Tijni natimo, ka ne apuro puodho, to nok otimore maber ahinya. Omiyo bando nokogolo, kendo kata ka ne gigolo to ne gin mathisothiso ma ne ok nyal gol e puodho. Gima natimo en ni nadhi e puodho tabeto gi oko, mondo mi adhi aket gi ne gi dhok. Dhok chamo bando mapod ralum kamae. Omiyo nadhi abeto gi gitee nadhi abeto puodho te tatero ne dhok mondo gicham. Bang'e naduogo apuro puotha, maketo mbolea mondo mi chineg' machielo kadhipuro, to obedi onyag oduma kendo giik maber. Mae e chieng' mokwongo manatimo tijni, kendo nayudo lal nikech onge bando manayago e puodho. To kendo nokonya e e kuom dhogena nikech negichiemo, kendo negigolo chak maber ahinya

um kang'iyo pichani, aneno jii auchiel kaachiel kod dhok. Dhok moko ngima to moko to onindo ochalni dhi tho. Pinyni en piny oro kendo piny otwo ahinya. Onge kata lum maralum manenore, te en mana buru kachiel kod horo. Omiyo jogi obiro mondo mi okaw dhok mangima, mondo mi odhi omany godo kuma lum nitie ma ginyalo chiemo. To nitiere dhok moko ma be osetho, ma luwore ni gikoso chiemo kata gikoso pii nikech piny gi otwo. Koro dhok mangima tikete gari mondo omi olaw kodgi kuma ginyalo konyore mondo kik kik githo kaka jomoko. Ma e gimatimore e pichani eki, en diere oro kendo dhok tho

Ma en tich mar pidho yiende mopogore opogore kendo aneno ka oseger ot ma ipidhe yiende gi. Kendo oketnegi odni kuma yien ka yien nitiere. Tijni timore e aluora wa gikaw mokuongo wadhi gero bao, wadhi kao bao gi omusmal to wagero gimoro machalo ot mar yiende to waketo loo eiye ,kawaseketo loo e iye to wadhi olo pii mondo kanyo obed mangich, bang'e wadhi kao koth ndege kata yien ma wadwa pidho to waketo e wiye kanyo, ewi lobni. Bang'e ka gigi osechako wuok wadhi medo olonegi pii nyaka kodro gibed ni giromo apidha. Bang' mano to wadhi kawgi to watero e chiro nikech nitiere jogo madwa nyiew yiende kata madwa pidho yiende to pod gionge gi yiende go. Kuom mano wadhi kao gi to watero gi e chiro mondo waus gi mondo wayud pesa

Kang'iyo pichani aneno jii adek, ng'at achiel pango gik moko, jii ariyo nigi bathe kocha. Kendo aneno app bende mar Kilimall. Kando aneno QR code gi minyalo scan mondo mi iyud gi eyo mapiyopiyo. Tijni an mokwongo ahere nikech kane akuongo order gik moko gi Kilimall, nochopo na e wang' sa maber kedo nayudo gima ne adwaro. Gimomiyo tijni ober, ki kikaw gimoro kodgi, gikelo ni godo nyaka kumi iwacho no. Kendo gimi ik ikwayo kuomgi ema gikeloni, kendo gidhi kele bende ewang' sa. Kata ka ionge gi abni, to gimiyi nyaka namba ma ka gino ok ochopo ni tinyalo gocho negi, kata inyalo oro negi message mondo mi inyisgi ni giri ok ochopo kata ochopo. Kendo ka gino chandi bende, oyieni mar duoke mondo omiyi machielo. mar kaw gik moko kuom Kilimall online, an asetiyo kode kendo aneno ni en tich maber

Ma en kuma iluoke lwedo kata sink. Kendo bathe kanyo nigi cho ma jii konyore. Gini nikod nengo e alwora wa nikech mokwongo, omiyowa wabedo gi ngima makare. Kiya e cho, tibiro tiluoko lweti e pii mantiere kaeni eki. En tich mayot kendo en yo mapiyopiyo, mar geng'o tuoche kaka cholera mayudore ka imulo gik mokodhi kare. Sama wase dhi iko e cho, onge thuolo ma chogo nyalo chak wuok oko kendo. Ng'i kwapimo gi kumane ka gionge ka jii dhi e bunge kata e lum, ka koth obiro, to keyo oko gi eki kendo nyalo riwore kata e pii mitiyo godo. Ma miyo tuoche mag cholera tim yudore e okenge mamalo ahinya. kwatiyo gi cho kachiel kod kar luoko lwedo ni, wageng'o mago. Omiyo gini nigi nengo ne jodak e alwora wa nikech osekonyowa, ngima nitiere maber. Kendo jii bende orito ler e okang' mamalo

Kang'iyo pichani, aneno jii mobedo e kom kendo moko chalna janyuol kaachiel kod nyithi skul. Gibedo e kombe, kendo chal ka gima kae nitiere kod bura moro. Ma en tich mar somo, kendo chal ni jonyuol gi odhine nyithindo e skul, gimiluongo ni parent day. Mokwongo tijni konyowa, kendo en gi nengo kuom nyithindo, nikech omiyo dongo ka ong'eyo tiyo gi teknolojia ma sani kendo ong'e wuoyo e yore ma e yo makare. Bende omiyo nyithindo ong'e somo, ma miyo rate mar joma ok ong'e somo kachiel kod jomo ong'e somo, bedo gi pogruook maduong' ahinya. Okonyo nyithindwa dongo ka ging'eyo kaka onengo girit mwandu gi, kendo kaging'eyo kaka onengo gitii matek mondo giyud pesagi. Bende okonyowa mondo wang'e wuoyo gi dhok mopogore opogore kaka kiswahili, english ma gin national language go official language kopogore kod dhok mawatiyo go dala. Omiyo tich somo nigi nengo ahinya, moloyo to jogo matero nyithind gi skul akata jomadongo mapod dhi mondo mi otiegre ong'e somo

Gini en sime kanatiyo kode nayudo thuolo mayot mar wuoyo kod jowetena mantiere mabor kata mantiere kod machiegni, kagocho negi kata kaoro negi sms. Mar ariyo sime nokonya, e kano pichni ga managoyo katiyo kod camera, kendo gintiere kendo gin kama anyalo yudogie kadwaro tiyo kodgi. Sime bende konyowa e kano pesa, ma ok watiyo ok wating'o pesa e lwetwa e app miluongo ni m-pesa. Simbe kendo konyowa wanyalo tiyo kode e e ler, kendo nikech en gi torch. Sime konyowa mondo wayud habari mopogore opogore nikech en gi radio gini bende konyowa neno gik matimore e pinyni, e tong' piny koni kod koni, kawatiyo gi apps maneyie kaka twita, istagram, yutiub, tittok kachiel kod neno gik ma dhi mbele. Kendo wayudo mor sama waneno gik ma kaka jomoko miel miyo jii nyiero eyor mbui kawatiyo kod sime omiyo sime kawatiyo godo nitiere kod mor mathoth